oletoretoo muswoknotet kobos kobetyo omitwogik iih anan ko ribeet ab kimnotet iih, konetai yebois muswonoto niton bo kasari, ko imuch en tuguk choton chegoitu chebo muswoknotet iih komiten tuguuk anan kiniook chegegonoren choton omitwogik choton chegigebuut en imbarenik iih kogoor komobetoos ago ribokse en oreet nondon nenyolu, ago koraa yegagebaken omitwogik choton kobunu imbaar iih kouu kobetenywaan amuun kigoit muswoknotet noton nebo kasari, koraa komiten tuguuk chegebimonishen en tuguk choton chebo muswoknotet iih komanyumnyum anan uui kobetyo tuguk choton chegogibuut ngamun en muswoknotet nebo kasari negigoit ak koityi biik chechang.

Chang ortinwek Ole kiamundoi kumiat netai chito neamu kumiat ko koyoche konai yoton Ole miten kumiat ko ye kagonai ko kor yon wendi koyoche kakolach inendet ngoroik choton Sikobit komout sekemik yon kamanda kou ngunon miten Che kilokyini metit, Che kilokyini eunek ak kora kelyek kit nebo aeng komiten iyet ne nyolu kinde asikobit kogoryo choton sekemik asi koik roisi en icheget koam kumik ko ye kakinde ianoton komondoi sekemik kogokoryo ako kora ko momiten Ole tot koamda bik isiche chito nafas iyomu kumik choton ye kakoba sekemik ngamun mokoutin kora

Kikobit mashinishek choton cheyamsie tenderek , tenderek che iyomsie mashinishek chu ko choton chebo minutik, Eng minutik ingunon iniger kou chebo kawek koindo tenderek choton chekibute anan kikese ,ko yekikikes bandek koyache kiyamsi

En Nguni anan Koen kasari koo kikobit moshinishek choton ii chetoretu en kayamsiet choton chebo tenderek en tendere chuu kominutik choton che kikese en oret nebo tenderek alak en minutik chuu ko cheu bandeki kaawek marakwek ak alak chechang koyanga kakiyamsi bande chuto anan tendereki ko koron komotinye beek Ako moyochekitun Yani manundos kora kotoreti Yoon kemoche iboishen en betushek chemi taa Ako moenguni koyebois moshinishek chuu kiyamsi tenderechuto ko karon ngeromu anan ngeboisheni ko kororon mising ako mayachen Ako miten en oret noton nenyolu kokikotoret moshinishek chuten chuu en ripetab

chang kewelutik choton chenyoru temiik cheechen yegagobata butisheet, netai koyoche koselkten choton chegororon ak chegoyachegitun en imbaar, yeityo kogany betushek tutet kouwoon kosoyo koistoengee beek choton chegoindoo en imbaar, ko kasiit neoo mising en minutik choton chechang ago ibete kasarta ago yaan kagisiir biik iih nebo oeng iih koyoche koraa ketoor kot kobandeek kot komarakweek koyoche ketoor anan kebiir komong maragonik choton chegemokyingee en indonyo, koraa kogoii kasit ko en biik chegimokyingee koimuch kochanga agoo keboishen chepkondook choton chechang kelibonen biik kwaai kasiit noton.

En gaa nguno en ole amenye ko maine komi tupchondit ak kibakenge eng temik choton chekimi tukul ko yon mami kibakenge ko uitu kasit ko yon kayoit kasit ko imuch komatindoi temindet akenge tukuk chemine ko maimuche ko toret temindet ingo ndamun en tupchondit ak kibakenge ne nemomii ko yon mito tupchondit en kokwet anan biik chemenyei kokwet kidogo ko imuch koba kibakenge kopokotoret chito nikamokotindoi minutik anan kora tukuk choton chekiboishen keminsen ko yo mi tupchondit ak kibakenge ko kararan kot mising ko kikotoret noton en biik choton chemiten ng'weny en sobet asikobit kotoretok konyor icheket amitwokik chebo kila eng minutik.

kigotoret mising DigiFarm noton nebo safaricom temiik choton chemii resob oriit, en DigiFarm ini ko kigotoreet kogochi temiik choton minutik chemine ak tuguk chemineen cheuu bosbeet, koraa kogigotoret kogochi biik choton chemiten resoob konetishet ak komonutik cheboo temishet, ko kigoneet bichuton bo resob olegichobtoo rurutik anan elekimindoo kotageges ko kigotoret mising kogonob kokwotinweek en resob kobunchi komonuut iih ak kogochi chitugul kotiyengee tuguuk choton chetindoo icheget en imbarenik kwaak, amat kotiyengee chebo chito age, kingineet icheget agobo eleboishoitoo imbaar iih kobiit icheget konai ak matagoseretyo ngamuun en konetisyeet.

kibange noton nebo kondoik iih kotoreti mising temiik yan kabwaa kandoik chu kipagenge, komomiten kandoindet nesosoe ngaleek chebo ingo, ak karoon kora komomiten kandoindet nebingoni ngaleek chebi igo, koimuch keityi temiik en oreet noton agenge, amuun yon momiten kipagenge kandoik chu, konyone nyogomwoin temindet age kole yoche keboishen muswoknotet en temisheet kouu ni, ko karoon koraa konyone kandoindet ingo nyigolechi achicha kongaliin, ko karoon komobitu kayaaneet negiyoni kandoindet age, ago maraan iih kogomwoe imanit ko kipagenge kotoreti mising temiik en rurutik kwaak kogoronetun iih ak kobiit konai konetisyeet kobun kandoindet agetugul ak koyaii boishet.

Kasitab mesendet ak oljarkaka eng kericho koindo boisyet noton neo mising, kit netoreti mesendet eng kwanyik choton chemiten kericho, ko inyumnyumi kasit noton nebo butetab chaik ,ngemwa kounon ko yon keibote mesendet komakerken ak yon keibote kiniet , ingunon mesendet kondo batai kwanyik choton akobutyi chaik akowirchin batei ,konyumnyumitu kasit kot missing , oljarkaka ko Boise eng butetab chaik koraa ,ilache cheoyosok asikobit matiny bek choton bo kapchain ,baisye eng inei yan Chang bek kapchain anan ko rewat noton nebo...

kasarta noton neotile kole kayaam kebuut minutik, ko kasarta noton kogoruryo minutik choton yoon kagobuun istebishek anan kakwoutik tugul chebo sobenyiin, kouu ngunon yonde ngweny en araweet agetugul minutik choton koyoche anai ole yoche oyochi boishet tugul takoruryo minutik choton asigobiit obuut, miten koraa minutik chekyome komesisyek, kibute konyiil oeng kibute yon tagomesisyeek iih ak keboishen keyaam kouu bandeek ak maragoniik keome komesisyeek, imuuch kebeel imuch kiyoo en bandeek ko en marakweek ko imuch kiyoo ak tuun koraa kebut yegagoyomyo kagoyaam koba choge asigobiit kengaa anan asigobiit kyaalda asigoek omitwogik.

inigeer en siaya, kogogoyaan koboishen biik choton temishet nebo sirutik ak muswoknotet ab kasari, inigeer choton chebo sirutik konete chito olekyoitoo boisheet asigobiik koguyo inendet, koraa en muswoknotet ab kasari ko kigoboishen koraa bichoton, kelchinoik chetindoo sirutik ko konetisyeet neinegeen neiborchin temindet oleyoche kwaita kasiit, ko en kebebertaab muswoknotet ab kasari ko kigobiit tuguuk choton cheinete biik ak koraa kobiit moshinishek choton cheinyumnyumi kasiit ko en yoton ko machang anan ngering chepkondook chemondoo en temindet ak konyoor kelchinoik choton chechang mising, kogigogaigai biik choton chebo siaya koboishen sirutik chuton iih ak muswoknotet ab kasari ngamuun toreti mising.

Muswoknotet noton nebo kasari chenootin eng temik cheboisyen simoisyek ak kiptanganyit ko eng inei ko boisyetab mashinishek, boisyetab kerichek, boisyetab choton korik chebo temisyet cheu greenhousishek ,koraa iniger anan ini ebchi it saiti eng simoisyek chuton ko Chang mising chebo boisyetab mashinit ,ko nitoni konete bik kole, mashinit noton nekiboisyen eng temisyet ko nyumnyumi kasit noton nebo temindet akorib chepkondok chemondoi , chepkondok chemondoi eng boisyetab mashinit ko tuteno ingegerchin ak chemondoi yan kakisir bik chenyokoyae kasit, ak koraa choktoi kasit.

kigobois kot mising muswoknotet kotuyo oliik iih temiik iih choton chebo rurutik anan ko minutik, ko en boisheet ab simoishek inei, ko kigotoreet en komosoon koraa kogigotoret kiptanganyit, biik anan temiik choton chebo minutik ko imuch ko ketesheet agetul nebo redio anan ko televison ak kongeet kobarasta agobo minutik kyiik, ko en komosta age koyon kere kiptanganyit olindet koimuch koityi temindet noton en oreet nebo simoit negagon en kiptanganyit anan ko redio, koraa en simoishek kotoreti konyoor geeolindet ak temindet yaan kagigochi ororutik agobo minutik ko kigotoret mising muswoknoto noton bo ka,,